En iroyuu ko kakitebenech kelee nee netot iyai yon itinye kasarta kiten sikopit itar kasit en saishek chetuten ko kit noyoe en side nenyun en komostanyun nii ko obcheitoi kasishek koyom chitukul ongete kamenyun okochi kasit age obchechi babanyun kasit age okoi chekitupche kasit age ak anam oldage kasit age. Keyai ingunon kasit noton en sait nemingin nekapitunan tii akinakte keyai kasit age, yekaketar kasit age ko Kotor ko kikeboishen kasarta nekiten nemokiwesten saishek chechang.

En irou kemoche bongonutik chetor koyai bik en kokwetunwek kii sikopit koib kipagenge en bik cheyechen nii ak kekonyit icheket cheyechen ko kit nekiyoe kit netai nekiyoe bik choton cheyechen ko korutechigee yekokerutechigee kongeten nikia kosisigee kobur Kokomo ko wedote kotinyee kochiko nono sikopit kopendat ak bik. Koraa yon miten arambeishek yon miten kit nekechongoni yon miten nekomioni kebe kerutechi ko yekokerutechigee koibun that kipagenge koburyo tukuk en kipagenge ak kemeken kaliet. Koraa kengalalen en ipinuek cheterter en ipinuek kii komiten cheyechen akomii chemii kwenet tii akomii chemengech, ko en cheyechen kependii kobokiyo en kurupishek kwa kii kiyomo ichek kokuyogee ole ponkondogee sikopit koib kipagenge. Kebwa chebo kwenet tii kou bik chekipendii tum betut agenge cho oyechin en okilishek kwa kiruruche Koraa kibunchi agenge kou barnotik chemengech. Kikochin kasishek kwak kikimiten kasi nekeyoe en kokwet tii ko icheket cheyoe kasit tii ak kiteshi boishonik kikmko koronitu akoibe koibun kit kipagenge en icheket Koraa.

Tukuk chekiyoe en kokwet sikopit koib toyet akobo bik cheterter kimuche ot kinam kit neu chamaishek en chamaishek kii kekonu rabishek yekekonu rabishek kowirchin kiyoe chekibore Mary go round yekeyai Mary go round iwendii iwirchi kopendii raa kotabi chito age kibokikochi rabishek nebo tun okinyee kebwa okinyee ko en kurupit niton koyoein iwendote onoye ak bik, yaani onoitosi ak bik chetom Kai inyoruu bik cheterter cheloen kopitu notet kopitu notet en yoton. Koraa ko yon miten lokab sukul chekechongochin rabishek ab sukul lii ko nge nkikurse kopitu kobwone bik en chamet kobwone bik tuukul akopit kechongochi lakwengung rabishek sikopit kwo sukul. Miten kaliet en kokwet Koraa inkopit ot nemioni kependii kityok kechongochi rabishek chebo sipitalibketoret inendet. Nkonyor chito nyikisinywek en korik korikwak kii kependii Koraa bikab kokwet kotoret ko choton ko koib kit nekibore kipagenge en bik ko kipagenge initon koyoe bik koburyo en agenge, momiten suryet kichomdos kityok komiten Koraa ot shereishek kopendii chitukul bo ki attendeni momii yaani metinyen chii age ngetgony kele mewendii kotabi chii ngap kayai nee ngap kikolelun ana.

Kit neu ortinwek cheimuche koib bik kipagenge bik. Cheyoe kasit kipagenge en kapkasi ko imuch inam kit neu rab chekiworote rabishek kila every week en kila wikit kolasima ikonu chito rabishek ako mdikonu rabishek chuton kolasima ketuyo lasima ketuyo sikopit ikonu rabishek choton ko kor ko kameken bichu tukul lii koburyo en kipagenge. Koraa imuch ichob kit nekiyoe kiyoe kingololen kit yekekonu kit nekingololen nii ko imaken sure ikere Ile kochongiochi chitukul kochongiochi nii sikopit ikas kit maoni nebo chitukul kit nekonu chito Ile nee. Imuch koterter inee kobwotutyetab chito lakini kor ko kakenam en chitukul nenyin nenyin kiyome ak ke keib kit aenge kiyomo komong kita aenge nekokikuyechigeebkoyoe bik choton kobwa kipagenge. Koraa siibu bichuton kobwa kipagenge ko ingete Ichop olekiomishen koik olda aenge si nkoitu lunchi ibokiomishe en kot aenge komomiten shurioshek kii anan momiten yoyoshek en bichu ngapi tuyechin ele kiomishen ngap kiomis ko lasima en chitukul nesobe en gwoinduni ko lasima kwo kityok Kotor kwomis ko kor kibo kwomis sii kotuitoa ak bichukan iko chekotomo. Kotutos ko koib icheket koib kipagenge.

Tukuk chekiboisien chetos kiboisien kikimit katuiyet en kokwotinwek ak kandoik koimuch ot kotuyo biik cheu harambee, harambee koyon kichongonjin lakwetab sugul lakwet nekosir siyai bichuto kobwaa harambee imekani sure iker lakweng'ung kokasoman akosir yekokosir kowendi University yekokwo university komiten chekechongonjin lakweng'ung rapisiek imuch ngap chitugul komoimucheke, yememuchke isome harambee, yekeisom harambee ikure kandoichuto yekeikur kandoichuto kobwone harambee inyootuyeke kora oleotuiyotoike biikab kokwet ak kandoik koyon miten ot billitab sipitali en bilitab sipital komoimuche chichok koyochike lasima ikur kandoik cheterter ak cheter ikuru kokwotinwek cheter kora kokor kokakobit kora katuyonikoboke ituiye kandok ak biikab reseved kotuiyo kobit kong'alal akomwa maendeleo olan tugul kechong'onjin chichikopo sipital rapisiek koi sawa ,kora biik kit neituitos kora bichu bo reserved ak kandoik koyan meat oret yan meat oret ocheng'e kandoindengwong akomwochi olei chobwech orani yeko omwachi kokaswok akopit kochobwok orani konoto kokakoyai kora otuyeke akochomie kobit chomiet en kandoik ii.